Eng' pichaini kekere kwony agenge ne mi ine ne katonone kwenet nepo minutik chotok kikure tomatet. Tomatet kiit ne tai korok kepoishe tomatet kechope kikure tobacco notok sigaret ne chame piik kokulei. Kora tomatet imuch kepoishe kinyae keldet ap chito ne ame. Kora tomatet imuch ketui sikepooshe asikinyae ngokaik che miandos notok ko mogonchwetap amalda ak mogonchweshek alak chemiani ngokiet. Anan kemwae kele miondo age tugul ne name ngokaik. Kora ole kiriptoi ala ko ole kiyaitai poishoni ko raisi missing'. Kicheng'e keswek chotok che kikechikil tatiam ye katar wikishek somok nyi ketai kekol ketai ketransplantan kou ni , eng' mbaret ne kakichop ne kailkipat kotililit komye, kechop koek, imuch kemwa eng' kutitap kingeresa kele fine soil tetya nyi kekol kou ni. Tomatet kindoi kityo mbolea kidogo, katoltoleiwek che ng'ering', ak kerip kou nitok. Ye kakesember kerip yetya nyi ketae kisupat kiro kele tos kakoyam sakeek ngircho ketor ak keip ip kealda anan imuch ipoishe eng' kurgat ituiatui tetya ialdachi piik ap gaa, imuch kele domestic market.

Ngiro eng' pichaino kekere notok tinget, toroktet i, ak chito ne kete tinganitok. Kikere kora kotindai ki ne kikure eng' kutit ap kingeresa implemet, imuch kemwa kele mukombet. Poishoni ole kiyaitai eng' korenyu imuch kemwa kele tinget ko poishe pik che tutikin amu tingani ko pa makarek amu pik che chang' kokwetnyu ko toma komuchgei ichek ko alchigei tinget amu ng'alek ap chepkondok anan ko rapishek che matindai ichek eng' chang'indo. Kokwetnyu kepoishe achek kora tuga kipat anan kepoishe kimnatet ap chito amu mbaronik ap koretnyu anan ko olinyo ko tulondok nguno ko maimuch keposhe tinget. Pik tutikin, che ng'ring' che poishe toroktet che tindai mbaronik che kararan ako mi mbaronichotok ole nekit ak oret. Kemwae kele poishoni ko kararan amu ye kipat mbaret ko tareti kiwech kopa ng'uny kou no anan ketup kou sakek, ketup kou mopeek che nundos asikotaret ng'alek ap mbaret korip mbaret kokachi humus eng' kutit ap kingeresa ak kokachi mbaret kora kon konyor peek, ko konor peek che kararan che tun tareti ng'alek ap minutik. Kora ko kararan poishoni kosir ye kakisut mbaret. Poishoni kora imuch kepoishe kimnatet ap chito, imuch kora kepoishe sikiraik kipatishe.

Eng' pichaini kekere kele mi mbaret ne kikepat komye ko tililit ako mi kiumi ng'ung'unyek. Kit ne tai ne imakchinigei eng' yu korok kemakchinigei mukombet notok kikure richait ye kipoishe tinget amu yu ke ng'alale ng'alek ap plantation mbaret ne oo amu makoi imuch kimnatet ap chito eng' yu amh nge poishe kimnatet ap chito ko ipe kasarta ne koi. Ikere ile ipe kora rapishek che chang'. Yu kepoishe tinget anan kepoishe kipatishe eik, imuch kora kepoishe sikiraik kipat kechop kium ng'ng'unyek kou ni kekere kole mache kora itinye rapishek che chang' che yamegei asiinde mwaita tinget. Mache kora komi chito ne ng'am ne ingen koket tinget. Kora eng' yu ngepoishe ng'alek ap sikiraik anan ko eik, imuch kemwa kele eng' kutit ap kingeresa kekure ox flyer ko mache kora chito ne ingek ko kweri eik asima iwelewelaishek anan ko lainda ko yache kepoishe pik kora che ng'amen che ingen. Poishoni ko kararan amu sire neranik anan ko pik ko nyorchigei ichek kelchin ko pois koai poishey eng' yutok ako kakonyor rapishek. Ko tareti kora emet anan ko kokwet kekirinda ng'alek ap chornanet amu ye ai chi tugul poishet i, ko ripei ak kotareti emet kora asikonyor pik

Ngiro eng' pichaino kekere kwonyik tugul chemi yu. Mi kora aeng'u che katepe rerenget parak. Imuch kemwa kemwa kele chutok che ineti kwonyik chun alak polishek en yo. Kit ne tai ne imuch kemwa eng' yu amu pa komastaap kapatishet imuch kemwa kele pichu koleweni ichek ne imuch kechop notok ko nursery anan ko ole kitutane ketik, kaptuta. Ko poishoni ko kararan kot missing' amu ngiro akot ng'ung'unyek eng' yo ko kalewen koret ne kararan amu ng'ung'unyecho ko konori peek eng' kasarta ne koi. Kora yundok kekere kole mi ndisinik ko nekit yotok. Ko ndisinichu ko tareti koterta ng'alek ap korista ne oo ne imuch nyu kosutita chotok ko keswek che kakitutan eng' kaptuta. Kora ko mwae kole amu mi ndisinik ikere ile ma lo kot ap chito amu yache kora kechop nursery anan ko kaptuta ko nekitit ak kot ap chito asi manyikechor chotok ko ketik anan ko ngwek che kakitutan eng' kaptuta. Kenwae kele poishoni ko pa kamanut amu ikere akot kwonyichoto mi kochope yotok ikere ile lasima konyoru ichek rapishekwak ye kepata petut anan akot mara ko kikashin asikelipan eng' wikit. Ko kararan amu ikachin chi tugul poishet ako tareti.

Ngiro eng' pichaini kekere ni kabechek yo, mi kitunguik, mi dania, mi spianch kora yo. Kikere minutik che chang' che terterchin. Imuch kemwa eng' kutit ap kingeresa kele inter cropping yutakyu anan ko rotational cropping. Yu ko pa kamanut kot poishoni amu mi minutik alake che makanye konam kutiik kou kitunguik ko nyumnyum kot konam kutik anan ko mogonchweshek. Ikere kele ngekol kitunguik kwenut ap minutik aeng' koripe nea ako tareti ko kirinda ng'alek ap kutik che kataimuch konam anan kolany kopa ngwek alak kou kabechek. Ko ikere ile mi minutik alake che kararan che tindai kerichek anan ko korindak kitiik che kata lanye mibutik alak. Kora yutayu ko kararan kot missing' amu inye iiste nguni ole kami kitunguik ikol kabechek. Inam ole kami kabechek ikol kitunguik ko kaiyai ki ne kileen rotational cropping, ko ripe ng'ung'unyek kora. Mi kora minutik che tindai ki ne kikure legumes ikere legumes ko akwai mbaret kora. Ko pa kamanut poishet ne u nitani kora. Kora poishet ne u ni kepoishe mbaret ne mining' ak inyoru kesiik chang', inyoru faida neo kot missing'.

Ngiro eng' pichaini, kekere eng' yo pandek i, kikere kora kwony ne ka koet i, kikere ine korame, imuch kemwa kele urea cho amu lelach kot missing'. Yu kemwae kele poishoni kekure top dressing eng' kutit ap kingeresa anan ko kipis anan keteschi kinde katoltoloiwek chotok che yae pandek ko nerya ak kosich ichek minutik chotok che makat kopoishe chito. Poishoni ko kararan missing' amu yu ko kairip korok pandiat i, ko kararanit i, ko tililit ak koet asikolak pandek che kiame che kipoishe. Kimwae kole poishoni kora ko kairip ng'ung'unyek ap mbaret amu ye inde kou not kopoishe pandiat kora ak kopoishe ng'ung'unyek ko wale mbaret kora ko akwait missing'. Kimwae kele yu kora kakonyor chito poishet amu chito ne yae kopisi anan ko top dresseni pandek kora kelipani inendet. Kora chitap agrovet ne kaaldai katoltoloiwechutok ko nyorchingei akine rapishek. Imuch kemwa kele ole kiyaitai kora poishonitok imuch kepurukta peek i ak kesutita. Imcuhi kora kepoishe mashinit ne ipisi anan kepoishe piik kou nitok, kimnatet ap chito. Kemwae kele kararan kot.

Ngiro eng' pichaini kekere chito agenge ne tononi eng' yo nepo kotit ne lel ak kambut. Imuch kemwa kele ng'amutiat chichi nepo ng'alekap kapatishet. Kikere eng' yun kora notok ko sprinkler. Srinkler ini ko ngemwa chapa iman ko imuch kopoishe kompyuta amu ole katononda eng' yo kopimani peek anan tos mwae kole kakonyor minutik ngorcho peek che yame gei anan ko cha manyor. Kimwae kele kararan poishoni missing' amu kikure eng' kutit ap kingeresa technology amu yutok koripei ng'alek ap mokonchwetap pek ne imuch konam anan koim minutik che kakikol ng' imbar. Kararan kora poishonutok amu yae pik kopwat tuguk che echen kot che kipoishen eng' ng'alek ap kapatishet. Kora poishoni ko tareti asukenyor amitwogik eng' kasarta nemi kemeut. Kimwae kora kole eng' ko nyorchingei piik poishonik amu piik che lumdaati paipinichutachu kipoishen eng' nga'lek ap kipisi ngwek anan ko kipisi minutik alak tugul ko yache kelipan ichek ak koyache kosomanchi amu kituyapaipinicho ko yache kosomanchi kosit nepo plumbing asiinai kot missing' amu ole kiyaitai poishonitok ke kere kele kararan.

Ngiro eng' pichaini kekere tankit, kikere kora paipinik eng' yo, kikere ngwek eng' yo, imuch kemwa kele ki ne tese tai eng' yu ko kapisishet ap ngwek. Kikure eng' kutit ap kingeresa irrigation. Eng' yu kemwae kele yu kaai ki ne kikure flood irrigation anan imuch kora kopoishe drip irrigation notok nepo paipishek che pune ng'uny che isaune kosachin kila minutiet age tugul. Poishoni ko pa kamanut kot missing' amu ye kiai kou nitok ko kirindai rupet eng' kasarta ne mi kemeut amu ye mi kemeut ko makoi kimin anan kekol minutik ko mami peek amu makoi sapcha ichek, laldos. Poishoni ko kararan amu kakonyorchigei pik korok poishet , chitap imuch kemwa kele plumber anan ko plumbing ko nyorchingei ichek poishet eng' yuta amu ma chi age tugul ne imuch koya poishonitok, kotuya paipinik kou nitok. Kora kemwae kele chito ne ipisi ngwek ko nyorchingei akine rapishek amu ye mi kemeut ko mi parak aliet ap ngwek , chi tugul ko mache ngwek amu ngwek ko mache peek che yame gei. Makoi pitya ngwek ama mi peek. Kekere kele kararan poishoni missing' ako sire chi age tugul konyor poishetnyi. Kirindai kora rupet ye mi kemeut amu imuch iam ngwek.

Ngiro en pichaini kekere kitunguik. Kikere paipit kora ne koi ne pune yo. Imuch kemwa kele ki ne tese tai en yu ko kapisishet ap kitunguik kikure nitok drip irrigation ne kipoishe paforated pipes. Kipoishe paipinik chotok che tindai kong'iik asikosachin peek keldoap kitunguik. Kimwae kele poishoni ko karafan missing' amu ngipoishe drip method kou nitani ko me namdai miondo kitunguik kou miondoap peek notok ne imuch kokachi minutik koyakitu anan konunya. Ko kararan poishoni amu ma tinyei peek che chang' minutienotok notok Kitunguyat. Kora poishoni ko kakonyorchigei chito age kelchin konyor rapishek amu chito ne yae kokole kitunguichu konyorchingei akine rapishek. Kora chito ne ituitos paipishechutachu pa peek chu konyorchingei akine rapishek. Kora kapatindet notok ne nenyi kitunguichu ko nyorchingei rapishek amu imuch kemwa kele kiyae kapisishet eng' kasarta ne mi kemeut. Ko ya mi kemeut ko makchingei ki age tugul amitwogik akot kiakik komache amitwogik che ame. Ikere ile nyoru rapishek che chang' amu mi parak imuch kemwa eng' kutit ap kingeresa kele mi high demand amu mache chi tugul is ne tarete gei.

Ngiro eng' poishoni kekere pandek ak kekere peek che ka chang'aa, imuch kemwa kele ni ko maranetap emet anan ko koret fulani. Yu kemwae kele imuch ko kang'et noyok nyanjet ne kikichop. Imuch kemwa kele eng' kutit ap kingeresa kekure dam anan ko ware, Imuch ko kang'et anan komi kora yutok atepwet anan keringet anan ko ole kiwa ng'uny asi koumi peek che chang'. Imuch kemwa kele ma tese tai ng'alek ap kepal mtaroishek che imandai peek che chang' eng' kutit ap kingeresa kelen drainage , manyor drainage ne yamegei. Ko ole kikirindai poishoni ko yache kechop drainage ne yame gei. Kora ko yache kekol ketiik eng' tapanda asikoter peek che chang' kou nitani kora. Kora imuch kemwa kele imuch kekur kepoishe serkalit nepo emet asikopal notok ko nyanjet ne iumi peechu tugul. Imuch kemwa kele kochopwech damit ne iumi pechu tugul asi ketarete gei kora ya mi kemeut asi kipisi ngwek kou chutachu, pandek kora. Kemwae kele korom kot missing' ye maran emet kou ni amu chang'aitu mianwagik chotok che ipu peek, imuch kemwa kele kou Bilharzia, imuch kemwa akot kou Malaria amu yutok ko chame umbu. Ko umbu konamdai pik mianwagik.

Ngiro eng' pichaini kekere kwonyik chotok che tindai che kanam lagok. Kikere kora eng' yo chito ne inyaisei. Imuch kemwa kele kit ne tese tai eng' yu ko kanetishet. Kineti chotok kwonyik ole kiriptai lagok, kineti kora kwonyik amitwogik che makat koame lagok, Kineti ichek kora kole tos ngot itinye miondo nepo Ukimwi ko mekachi ko chuchun lakwet eng' arawek che tia, kineti kora ole kinamdai lakwet i, ole ki lakchindai notok ko pampas. Kineti tugun che chang' kora , kineti ng'alek ap family planning ole kiriptai ng'alek asimakirup lagok eng' yotok. Kora imuchi ko mi kikaitai vaccine ne tere mianwagik kou chepo Polio, kou chepo tetanus, ko kitese tai poishet ne kinetishe eng' yutok kora amu kikere kele chicho ko tindai notok kikure microphone ikere ile imuch ko tuyet ne oo missing' ne kineti kwonyik lle kiriptai lagok. Kora imuchi kora kineti, kinyai lagochutachu amun ngap komi kasarta ne kekure kwonyik komut lagok asi kinya kikachi ichek vaccine che kirindai mianwagik che terterchin che koromen kot missing' che imuchi akot kopar lakwet ko tako mining'.

Ngiro eng' pichaini imuch akot kemwa kele yu ko kesut mbaret amu ikere ka lal emet ka lalia timwek eng' yutok amu makoi kimwa kele kemeut amu ngiro ketik eng' yu ko nyalilen. Yu kesut mbaret kou nitok ko kararan missing' amu yeisut mbaret ko ma iim ng'ung'unyek amu yekipat ng'ung'unyek asikoropon ropta ne oo nyu ko lae ng'ung'unyek chotok che kararan che tindai akwaiyet imuch kemwa kele top soil. Ko ye kisut kou ni mami ole twaitai peek ng'ung'unyek. Kora ye kisut kou nitani ko kararan kot missing' amu ye kikol kora minutik akot ndaropon ropta ne oo ko ma imuch kola icheget kosir ya ka kipat mbaret amu ye ipat mbaret ko terteritu ng'ung'unyat koterteritu ng'ung'unyek kot missing'. Kora yutayu ko tareti ye kikolda chotok katoltoloiwek ko ripe ki ne kikure leaching eng' kutit ap kingeresa amu ye kisut kou ni mapendi ng'weny arak chotok katoltoloiwek che kakikolda minutik kosir ye kakipat ikere ile pa kamanut kot poishonitani amu tareti ole oo ak konwachi kasarta ne kata imuch ki pat mbaret ak nyi ke ketchigei kora nepo aeng' nepo somok kekol. Ikere kole inwachi kasarta notok. Kekere kele kararan missing' poishoni kora

Ngiro eng' pichaini kekere kandoik chotok chepa che tonondachin ng'alek ap kanyaiset anan ng'alek ap kechikil portap chito. Eng' yu imuch kemwa kele eng' yu ko tese tai ng'alek ap siret ap piik eng' oret ap SHA. Kesire kora kenai kele ata che miandos, ata pik che toma kinyaa. Poishoni ko pa kamanut kot missing' amu tareti kerip portap chito. Tareti kerip kenai kele ata pik che miandos, ata pik che kikorejistan eng' ng'alek ap SHA. Kekere kele kararan kot missing' amu ye rejistan pik anan kosirgei pik eng' oranitok pa SHA ko tareti pik mutai akot ye pendi ichek konyaige kechile kityo komputainotono imuch kemwa kele tablet ak kenai kele tos kikosirgei ine ak kenai kele tos mi kaninenyi eng' yundok i? Kekere kele kararan amu mi pik akot che osen che maimuchi koit kosirgei ichek eng' siptalishek anan ko koriik che kinyaisei. Ko kararan amu itchin chi age tugul ne mi ole ma itu akot karit amu yutakyu ko kararan kikere kele ae poishet ne kararan serikalinyo amu itchin chi age tugul serkali ko sirgei. Mi akot pik cheu che ma imuch ko pendat kou kiwete koitchin kora pichutok.

Eng' yo kekere chito nepae ngokaik. Mi ngokaik konyil somok. Mi ngokiet ne lel ebg' yo, mi ne tui ak komi ne kiarung'is kororiik kora. Kemwae kele poishoni ko mile pich missing' amu ya raisi ilen akot mauek che tonondos eng' wuya. Kapirirtu kora sololaek chepo ngokianitani, ikere kora kele kapoishe ndoishek eng' yo , ikere kora mile pich akot missing' amu petwa akot kole kapunu ano ngokaichu tos kimandae ano ye kimache kechut orit yu. Kora kikere kele kewelwel chichi ma kinae kele ano ano. Akot ng'uny kole raisi ilen amitwogik ap ngokaik che ka kisere yotok ko mile pich missing' poishonitani. Kora ke kere kele tos kot ap chito anan ne? Kikere eng' yun patai yun kot nepo matuparuk eng' yundok kora. Ko mile kot missing' ako ma raisi kenai kole tos kipsoonik ngorcho ko tos kametwek ngorcho amu tugul ko tindai sololoeshek che echen kot missing',kekere mile pich kot missing'. Kora kiit ne mile pich ko amune si kaek ngokiet agenge ne lel eng' yu ko tuen chun tugul chun. Kimwae kele tos chichi ko lian, maki guitos akot kele ngoro ngoro amu mache kokergei tugul eng' yutakyu ye kiro komye, ko mile pich missing' yutok kora. Akot ndoishek cha tugul cho ak ngokaik tutikin ko ka chang'a ndoishek akot kosir ngokaik.